Mokwongo owinjo ong'i nengo mar lielo rombo. Kosefwenyo nengo mondo ong'i gimodwa lielo go rombo no. Koseng'e gimodwa lielo go rombo no, koro oliele kuma ler ehee . Bang mano to koro rombo kose kaluwore gi nengo ne gi kamo liele tosetieko tijno .